Ore nai enaiko paisum oltung'ani peyiolou, ashu pelo atum enkarriyiano enasiai, amu enenkiremore enasiai, naa enoshi aitubului, arashu endaa naji cassava, naa irik oltung'ani emukunda. Nintaduaki enikoni tenitobiri olchamba, neturi, nitaasi nai pooki toki enaa ewoshoto olchani, niutaki empeku arashu entoki naji empeku sidai, nalo naa apik enkulukuoni ,pelo naa atum endaa sidai naija ena. Neeku enkarriyiano nai enkiremore, enarikino nelo ilo tung'ani aaku keyiolo, arashu nilo aitayiolo.

Ore taa ormarenge arashuu entoki naji ireteni latoning'o entoki oopirta naaji ena toki nadolita tene amu kelio ajo ormalenge ena ashuu ormalenge ele otubulua tolchamba naa keisdai ele toki oji ormalenge amu keeas intokitin kumok enyai enaa endaaa nitokini sii naaji aaku keyieri enaa impuka nenyor osesen oleng amu kesiho osesen inguvu naai nindim ataasishore naa keeta sii oshi taata ele toki oji ormalenge biashara oleng tniya sokini lino atum entoki naji market nitum iropiyiani niasishore.

Ore taa teneing'or ashuu tenilo asipu ena pisha naa ingera kuna e school naatii enoshitoki naji scout naa kanyor nanu ena toki naji scout amu ekisho ingera menotito naaji entoki naji exposure naisho ingera menotito entoki naji responsibility etoon aa kutitim amu ore ena siai naa ketii ompaka serkali kitok arashuu meeta serkali olosho nemetii entoki naji iljedhi naa tenewueji eiteru inkera ayiolou naaji Sheria naipirta entoki naijo ina neeku isidai ena baye naasita ingera toosukuulini.

Teneing'or naaji asipu ena naa enkaitubului ashu entoki naji orkikua ninye ele otuunoki tenewueji naa ore naaji entoki nalotu indamunot aainei tenadol ena naa kadamu biashara nadamu emukunta natii orkikua otuunoki neeku naaji kepuii aamir enatoki netumi iropiyiani nitoki aaku keisidai teninyia amu keeta entoki naji natural sugar naai naa kejo ilashumba ashuu ilang'eni kenyor esiai oolala neeku inatoki naaji nalotu indamunot aainei eeunoto orkikua esupatisho ashuu esidano enye.

Ore taa teneing'or ena pisha naa olchamba ele sidai oitabira olopeny oopiki naa matejo naaji indaki nidolita ajo etipika ninye embukai tinkoitoi naaji ee sukuma nidolita sii ajo ore ena sukuma ashuu ore ele shamba netipika olopeny irpaipi oopuo aapik ele shamba enkare neeku ore naaji tenisum oltung'ani ene siai naa iriku ake metodua eninkunaka iyie nenatokit peelo ayiolou niliki naa enepuio aikunaki olchani teneoshi ena daai eneikunakini enkere niliki pookin naai nanarikino nelo ayiolou peyie elo siininye aitobiraa esiai enye.

Ore taa teniing'or naa olchamba ele lolopeny otipika endaa, arashu enkaitubului naji pilipili hoho. Na kesidai oleng enabae. Na ore nai pilo atum nai eng'eno, arashu nai enkarriyiano niyieu, pilo aas enasiai, naa enkarriyiano esiai pookin enkiremore. Niyiolou ajo kakwa moyiaritin narresh arashu naibung' enadaa ino, arashu ena pilipili hoho, niyiolou eninkunaki oramatiei, niyiolou esaa nipik enkare, niyiolou ajo kakwa katitin ilo awosh olchani, niyiolou ajo kenyor enkolong arashu kebaa nai exposure nincho te sunlight. Neeku nena siaitin arashu nena, ina ng'eno nai enarikino nilo ayiolou pilo naa aas enasiai.

Eeh kaidim pih atolimu ashu ainou ajo kanyioo nagiraa aasa tene ore taa teneing'or naa oltung'ani ele otii atua emukunda ashua olchamba nidolita ajo eishopo ele tung'ani inamuka sapukin oleng amu keitodolu ajo etasha tene ore ninye nena amuka naa ketii esarng'ab naa ore sii teneing'or naa emukunta ena majetoduo naaji oorpaek eton aa kutitik neeku keeuo naa aramat peedol eneikuna enchan amu etasha oleng nitau sii nena kulie aitubulu natii abori nainio inkujit naamitiki ebulu.

Ee, kaidim ainosu arashu atolimu ajo kanyioo nagira aasa tene. Ore taa tede ashu tenapisha, nadolta entankile, nagira ninye atur egumoto, nibung'ita enkaitubului, elelek ah olchani ounito. Arashu elelek ah enkaitubului arashu empeku, eletoki oji ormaisuri, amu kadolta ajo etii ormaisuri otubulua tede. Neeku entasat ena nagira aunisho, ninye adolta eesita enasiai.

Ore nai igolikinot arashu nyamalitin naidim sirkali ataa keimaa, egira nai aing'oru imbaa sidan naipirta imasaa e Internet, naa entumoto nai onena masaa e Internet. Amu kegol oleng nena masaa e Internet tenepoi atum. Egol si pelo sirkali alo apik kuna masaa wojiting pookin, arashu imuruai pookin. Amu ketii wuejiting nemetii netwak aitobiraki, na ore pooki kata, mees Internet esiai tewoi nemetii netwak. Ore ai golikino, naa etii enkumoyu oltung'anak lemeyiolo arashu litu ninche isuma. Naa kegol oleng pepoi aretu lelo tung'anak, eimu naa nena masaa e Internet.

Ore ninye apa tiapa, naa kenyorri apa aitobira intokiting, eimu naa esarng'ab. Ore ntokiting esarng'ab, na kesidan amu, keyieu enkarriyiano naa ore ake pitobiri, nepuo asidanu oleng, neeku noshi naabik ilo autumia. Naa ketumokini nai tolosho loljaluo enasiai, amu, kesidai amu ketii ninche embata enaiposha e lake Victoria, nakepuo atum enkare naasie inasiai, nepuo naa aitobir nena tokiting esarng'ab teleleki amu ketii si enterit sidai inaalo.

Ore entoki nadamu tenadol ena, arashu tenaing'or enapisha, naa adolita oltarakita ogira aitelelek esiai enturoto olchamba. Egira si aitobir ele shamba peelo olopeny aas enkiremore, terishata akeyie nemelakwa. Neeku ore entoki nadol, adolita oltarakita oosita esiai, nadamu si enkiremore arashu esiai naloito alo pelo dukuya.

Ore kulo, naa isinkirr. Isinkirr kulo otii enewoi. Nenetipat oleng pees oltung'ani enabae. Amu, ore kulo sinkirr, neendaa ninche. Ekenyai, nemiri, netumi iropiyiani naitaasi intokiting kumok. Ore sinkirr arashu osinkirri neeta tipat tosesen loltung'ani. Etii tinye ormarenke ojo, kenyor osinkirri enkerai kinyi oleng. Ataa, kiteng'en enkerai eton akiti tenintamok. Neeku enetipat oleng enasiai, peyie epuoi aas.

Ore taa tenaing'or, na ijo kitau oloshi matundai oji entimu ena, ashu adolita tene. Na ore eninko pinya ena, na ilo ake nai emukunda, nilo aitayu ilo matundai adotu tolchani. Niyau nilotu aituk, nidung' tenkalem katitin are. Niminya ele shoni olio teboo. Kake nilo anya aitoki, natii atua. Neeku nejia eikunari peyie ilo naanya ele matundai olio tene.

Ore naji enasiai osinkir, nemesapuk oleng tenkop ang. Amu, metii arashu kenyor isinkirr ewoi netii enkare sapuk oleng. Neeku mesapuk oleng kake, etii ake iwuejiting neesitai enkiremore osinkir. Na ore enikunari, kepoi ake nai atua inewoi enaiposha, nepoi aibung' tenkare, neyauni inkang'itie ashu nitauni boo. Ore eneesita kulo tung'anak naa kedung'ito kulo sinkirr aitayu intokiting eatua, nijo monyit, peyie epuo naa apuo apej kulo kulie, peminyala asioki.

Ore enaa enaitodolu enasiai arashu enapisha, naa eramatare ena ormaisurin. Adalta ajo irmaisurin kulo otii enewoi. Itayioki tolchamba, etabaua enkata nai napoi akesu. Ore nai enikunakini oltung'ani peyie epoi aisum enasiai opeyiolou, naa irik emukunda, niutaki enikuni enekesuni, idipa taa nai atabau enkata naitayuni tolchamba. Niliki enikuni peyie epoi ashum lelo maisurin, nenyai, arashu ninye neyai osokoni apuo amir irkulie. Neeku nejia ikunari eramatare ekulo maisurin.

Ore naji eniko peyie ibelekenya enasiai tosaan arashu tosai, naa iltankii arashu irmutunkini lorgasi kulo. Ore kulo mutunkini, naa biashara sidai oleng, amu meeta iltung'anak ashu meeta oltung'ani pookin otii taon, limitumia orgas. Na kibelekenya amu, ore ake pee iting' orgas lino, niyau ene, nikinchori olotii orgas, nilak, nilo naa aitumia enoshi kata kidipaki aibelekenyaki. Neeku enetipat oleng, amu kitumia iltung'anak oleng, tosai pookin.

Ore enaa enadolta, nadolta ilainini arashu inkajijik olainini. Na ore entoki nadamu tenadol kulo ainini, nadamu kuna simui sapukin nemejing' ilainini arashu nemejing' enkaji pookin olaini. Neeku keshomo olopeny alo aitayu ele kinyi, peyie etumoki naa atipika atua esimu. Ore enda aji enye, amu metumoki atijing'a, nemenang'ari, peyie ore esaa nai nemetii olaini esimu, nepiki naa pee eshumieki. Neeku kadamu isimui, kuna nemejing ilainini sapukin oleng.

Ore enasiai, nemesapuk oleng tenkop ang, amu entoki naa ena nai netaa naa keyieu ewoi netii ositima, peyie elo naa aasisho. Ore enatoki, naijo kitayu enkiti remote duo nai naidimi ataa keesishoreki tomashinini naaje. Naa keyieu enasiai arashu enatoki matejo duo nai ewoi natii ositima, peyie melo alau, amu nakata naa elo aas esiai enye.

Ore esiai pookin enkiremore aa taa nauni indaikin napaasha naa enetipat pookin olong amu eng'as aaku ore ina daa arashu ore ina toki nituuno naa ninye itumie endaa epooki olong, nitumie eropiyia esaa nishomo amirr niasie akeyie kulie tokitin naai aa inijo taa naai enijo aing'orr ena pisha irmaisurin kulo ore imaisurin ore kuna benek enye nenya inkishu ore irmaisurin ate nenya iltung'anak nemiri ee irkulie netumi iropiyiani, nitaasi intokin oleng' kumok neeku metaa ene tipat embaye naa ijo ena temurua.

Kaidim nai ainosu ashu atolimu enaa enadolta tene. Adolita inkera kutitik, natii ninche emukunda. Eshomoita aakesisho, nibung'ita irmatunda arashu entoki nashomo akesu. Ibung'ita entoki naji pilipili hoho. Naa olchamba si ele. Ore ele shamba nitayu oliang', arashu orkiti shamba ake otii enkang' enye. Neeku eshomoita kuna kera akesisho, nepuo naa aya kulo matunda aya ewoi nai neyieuni.

Ore taa enaa enidolita, adolta enteke. Arashu helicopter, natadowuo. Adoki ai wuoji. Arashu adoki ene. Ore embate nai naitiship tene, naa elelek ah etadowuo ena teke aas entoki emaana. Amu kitodolu nye ajo, etadoko enkiti turoto. Arashu enkiti woi netii enkare. Nelelek ah ereteto eyaka iltung'anak lenamurua. Amu ore pooki kata tenedou enteke tewoi, naa lasima ketadowuo aas entoki emaana. Neeku ina nai embate naitiship tenasiai.

Adolta iltung'anak waare. Obo naa olarriyia, arashu oloshi tung'ani oji or barber. Ataa, ninye olo dukuya abarn iltung'anak. Na ore nai pisum oltung'ani peyiolou enasiai, naa lasima pirik meshomo abarn iltung'anak igira aitaduaki. Adolta ajo ebarnita ele tung'ani olikae, tenkarriyiano sapuk oleng. Neeku, ore peyiolou oltung'ani nai ebarnare, naa irik nelo abarn iltung'anak, niutaki enaake arashu enaa toonkolong'i, pelo na sinye aarriyianu.

Ore entoki nadamu tenadol ena, nadamu naarri kira kutitik, kira siyiok inkera kutitik naaba enaa enakayioni, kigira aisum intokiting enasari. Amu ore enaayioni, nisumita intokiting naigero teda ardasi. Neeku aitadamu oleng apa larin otulusotie, kira inkera, kisumita intokiting onkera naijo enaa nikidolta tenapisha. Na sidai oleng, amu ninye naa nikintaa oltung'ani. Ninteru ang'enu ira kiti, ompaka naa nilotu naa aku oltung'ani botor, otayiolo pooki toki.

Ore tenapisha, nadolta entoki etipat oleng. Ang'as aku adolta biashara entoki naji wheelbarrow. Itobiraki kuna tokiting oleng' tenkumoyu, netipika naa olopeny enewong' arashu aibalie peyie epuo naa ilainyang'ak adol ninyang'u. Nenetipat oleng amu biashara naa ena naloito dukuya. Na kumok oleng amu adolta irkulie shumai otii ebata tine, la kepoi ake sinche aitaa naa loomiri. Neeku enetipat oleng esiai ebiashara, pooki olong' te pooki tung'ani.

Ore taa teniing'or ena, naa esiai ena entoki naji bakery. Ataa, enkitobirata ontokiting naijo emukate, biscuits, onkulie tokiting akeyie pookin ilo dakie. Neeku ore nai eninko pintobir ena, naa keyieu enkarriyiano enye. Naa enoshi toki ake naji food science ilo alo aas, nilo naa atum enkarriyiano nilo aasie enasiai nidolta tene. Amuu, keyieu nilo aisuma, nilo sukuul, nikipoi aisum eyiarare arashu enkitobirare onena tokiting.

Ore adolita arashu entoki nalio tene, naa darasa ena. Enkisuma naloito dukuya tene. Naa pooki kata, naa enetipat enkisuma toltung'ani arashu toltung'anak pookin oasita. Amu ekibol indamunot, nikincho taa, oltung'ani nai letipat oleng tenkishui ino. Neeku enetipat oleng, tenepuo naa iltung'anak aya enkisuma tenkiroshi, teguton, nepuo nkera aanyit irmalimuni lenye, amu nakata naa epuo sinche adupore ina kisuma natii.

Adolita oltarakita nadolitai sii olori sapuk oleng' opikita ele tarakita enterit telde shamba idimayu aa olo lopeny' arashu ole sirkali ore tipatisho natii atua ena baye arashu naai naa tena siai temurua naa kepuoi naai aaku keesishoreki lelo ee tarakitani aanapie ntokitin nairoshi intokitin naai naa kemiri netumi iropiyiani neeku kees esiai sidai oleng' temurua esiai tipat enake toltung'anak enetipat oleng' entoki naa naloito dukuya tene.

Ore taa entoki nalio ashu nadolita nanu, nadolita esimu. Ore taa enasimu, ninye oshi taata eji smartphone. Nenetipat oleng enatoki, amu etaa kees isimui isiaitin sidain oleng arashu emaana naleng. Ejing' Internet, ning'oru entoki pookin nai naba enaa eniyieu, nitum ake eimu naa inasimu ino. Netwak ake nai idim aing'uraki, peyie ele naa aasisho ninye aitobiraki. Neeku enetipat oleng, temurua arashu nai toltung'anak tenkitumiata okuna simui sapukin.

Ore taa enkishopo arashu orkishopo, naa keimaki arashu kelimu esapuk orkuak nai esidano orkuak temurua naje, arashu tolosho oje. Naa kesidai oleng enkishopo, nisulaki ena enkutuk ang ormaasai, amu itu epoi anang'aa alapa kishopo liapa, eton ake etii wuejiting kumok oleng naibung'itai orkuak lang',eimu oleng enkishopo toltung'anak sapukin, otoonkera si kutitik, kuna nabulu.

Ore taa nyamalitin arashu golikinot naijo nai irbarabarani torrok, arashu nai ositima lemetii, naa aikumok oleng tomuruan arashu tobat olosho le Kenya. Naa ore nai, enikoni pee egilunoreki, inasiai arashu ina nyamali, naa pepuo naa ilarikok otegeluaki, apuo naa aku ketii dukuya egira aing'uraki iltung'anak nena maendeleo nitobir irbarabarani, nepik ositima, peyie epuo naa ailepunye tumoto e Internet, toleloshon akeyie olamita intaoni sapukin.

Ore iseseni arashuu, entoki naji tenkut oo lashumba the government bodies oishaakino naaji nepuo aishooyo arashu aitasapuk entumoto oo mpaadi, ee tenkaji entomononi, naa iseseni oleng' lebiotisho eiumu naayi olkioma lebiotisho okulie akeyie kumok oleng' kulo ooji non-governmental organisations neeku ninje naaji oonarikino nepuo aaya esiai entomononi tengolon arashu tenkiroshie pee puo aaretu ninje pemenyamalu tialo ina siai enye oshiake. Neeku lelo seseni naayi le sirkali oshiakino naa peepuo naa aayau ina reteto.

Ore naai entasat arashu entomoni pookin nanuta naa kenarikino nelo aduare olkitarri tina rishata enutai enye nkatitin akeyie kumok naaba enaa naajoki oldakitari, ore entoki naasa tina kata naa kelo oldakitari aing'uraa enaa kegira ina kerai natii enkoshoke abulu esidai arashu nelo sii aing'uraa enaa keeta ng'otonye engolon naishiiakino peyie elo aaku keeta tina rishata pookin enye nara entuaa, neeku kasidai oleng' tenelo clinic peyie elo naa aarriyianu tina siai enkerai.

Ore ena toki naji WIFI arashu internet naa intokitin pookin niindima ashu naidim aikuna esimu ino aa taa smartphone metaa ketum ajing' oloing'ang'e nedol arashu nitayu intokitin pookin naapoito dukuya nesujita iltung'anak kumok WIFI tenkaraki eleleki enye arashu tenkaraki naai idimayu ee ni access oloing'ang'e tenkuton oleng' meeta naai ee limit naji etbaikia peyie eishunyie amu ore internet arashu data bundles naa kiidim aiting'o pooki kata, neeku ina naai pee esujita iltung'anak kumok ina oitoi e WIFI.

Ore oshi taata arashu tena rishata neetai imasaa kumok ashu sidan naisumareki keng'as aaku keeta nkera ena toki naji tablets, ore tablets naa kuna small computers naaidim nkera aitumiaa tenkisuma enye nejing'ie oloing'ang'e netumie pooki toki naai nayieu nalo tialo enkisuma naa ekitumoki naai kuna kerra aibung'a enkisuma tenebo oyieunot enye naapasha tedara aakumok ashu aakuti tenkaraki nena baa ashu nena masaa ekuna olong'i naayauaki.

Ore entoki naai nadamu tenadol ena siai nadamu esiai enkiremore, nadamu olchamba naai otuuno olopeny netum endaa, netum irng'anayio laa aijio kulo oidim ainosa enaa ormarei nemirr netum iropiyiani nees nkulie tokiitin akeyie etipat tenkishui enye, neeku adamu oleng' esiai enkiremore amu nalo alo ashu nashomo alo dukuya peyie etumokini aanoto irmatunda lijio kulo.

Ore ara olarikoni lorkijanani arashu elelero naa ore naai imbarakinot napik peyie epuo aaret ina lelero tenebo ontomonok naa aidim naai aipotoki ninche entumo nekiponu aatoni nikinining aajo kainyioo inyamalitin naagira elelero aimaa tenebo ontomonok naa kainyioo sii kiidim aataas peyie kiponu aibooyo nena nyamalitin nikipuo aaret ninche naa pee epuo aaku keeta orkasi sidai tolosho.

Ore osindano oji ole polio naa oloshi oudi nkera kutitik naata tiabori ilarrin imiet naa kesidai ele sindano oleng' amu keret kuna kera nibooyo imoyiaritin tekitisho ometaba enaa neeku ninche iltung'anak kituaak elo naai aibooyo imoyiaritin naa ijio nai inoonkejek toonkera okulie akeyie kumok naai naipirta nkera, kake sidai oleng' tenepuo naai intoiwuo pookin aiyakikisha ajo etuudoki nkera enye ele sindano le polio eton aa kutitik arashu eeta lelo arin imiet nedoyio.

Ore olkishop naa ninye oshi olimu esidano olkuak lol' tunganak tolosho oje. Naa ore iyiook anaa ilmaasai kiata ake yiok olapa kishop lang' liapa, eitu ibelekenye oleng' olkereri lang' tenjeto olkishopei, naa ninye otopika emurrua metaa eton eeta enapa anyit naata apake yiok kibulu. Neeku ina sidano eeta olkishopei arushu inasidano oinasupatisho eyau olosho.

Ore imoyiaritin naayau enkare naa kakumok oleng'' eetai cholera eetai typhoid naa ninche oshi ejo ilashumba waterbone diseases aa nchere enkare eimu, ore enikoni teniboori kuna moyiaritin naa pee epuo naa iltung'anak aayau ashu aapiik iwuejitin neetii enkare metaa kesidan metaa kesafii metii olduruk nena aariak nairragita ore nena aariak naaoki naa kesidain etipikaki irkeek aitobirr pii metaara nena kutitik nguesin naatii enkare amu ninche kulie naayau ina moyian neeku nena oitoi naai iboorieki nena moyiaritin naimu enkare.

Ore naagi eneiko inkampunini naijo ena esafaricom, peyie epuo ailepunyie enkisuma e digital arashu enkisuma ekiasasa tolosho lang' ashu tenkopang' naapeepuo naa ninje akikisha ajo eketii network inakop aitobiiraki, netii sii ositima. Niteleleki sii naaji doi entumoto ena toki naji internet amu ninye naa enkae toki naasishoreki teina siai. Neeku nepuo naaji sii aishooyo imasaa naasishoreki e digital naijo taa computer tenebo okuna tablet kutiti. Ninje naai napuo naa aretu iltunganak easita naa ina siai enkisuma e digital.

Ore intokiting nadolta tene, adolta irmatunda oji irmashungwa. Ninche kulo otii enewoi. Naa biashara ena amu etipika enopeny ewoji pee elo amir. Na kesidai enakias, te pooki olong' amu kitijing'u iropiyiani, nenyai si kulo matunda ,na kesidan oleng tosesen loltung'ani. Neeku enkipirta sidai eeta oleng, te pooki olong' oltung'anak.